Rĩrĩa maĩ mora mũtatahĩte tũtatahĩte nĩkũrĩ rũĩ hau hakuĩ. Rĩu tũgĩraga maĩ rũĩ na mĩtũngi ĩrĩa tũkuaga na mĩgongo itũ no nĩ tũnogaga mũno na gathima kangĩ gakoragwo nahau kĩanda , harĩa tũgĩraga maĩ. ĩni ũguo.

Rĩrĩa nguo citũ cĩagĩa maroro tũthambagia na thabuni kwarema ũguo maroro mangĩaga kuuma tũkahũthĩra njiki. Njiki nĩo tũtũmagĩra kũruta maroro maingĩ, na tũgakamũra na maĩ maita merĩ, na nguo cigagĩthera, ũguo nĩguo twĩkaga .

Ira mũthenya tũrarugire ngima na matumbĩ. Niĩ ndĩrarĩa ngima na matumbĩ merĩ ma jamba. Naguo hwaĩ-inĩ tũraruga cabaci na mboco. Niĩ ndĩrarĩa cabaci inya na mboco thani ĩmwe na ndĩraigua ndahũna wega.

Rĩrĩa ndĩraruga ngima, ndoraga thaburia nĩ theru wega. Ngathima maĩ na gĩkombe tondũ ngoragwo ndĩnyike. Iruga rĩmwe ngekĩra maĩ ikombe igĩrĩ. Ngaigĩrĩra mwaki-inĩ. Maĩ matherũka ngakoroga wega, ngĩetagĩrĩra o ndeterera hanini ngakoroga. Rĩrĩa ndathĩ kũigua nĩyanunga, ngaruta ngima ngamenya nĩyahĩa.

Rĩrĩa gũkuhĩrĩirie kuura nĩgũkoragwo na riũa rĩhiũ mũno mũthenya, mathaa ma mũthenya. Kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩa mbere. Nagĩtũmi gĩa kerĩ, nĩgũkoragwo na matu ma nduma kwakuhĩrĩria biũ kuura, ũkamenya mbura ĩ hakuhĩ gũitĩka.

Rĩrĩa thitima ciora ũtukũ, nĩngoragwo na thimũ, ĩrĩa ĩkoragwo na toci thutha wayo, nĩyo ndũmagira kũmũrĩka, na rĩrĩa thimu ĩyo ĩtarĩ na mwaki, nĩ ngoragwo na tawa. Tawa ũcio nĩguo njakagia ũtukũ, ngatũmĩra rĩrĩa ndĩraruga.

Maũndũ marĩa ndoraga hĩndĩ ĩrĩa ndĩraiga mbeca akaunti-inĩ yakwa. Nĩndoraga kana mbeca icio nociume ihinda rĩrĩa rĩa bata mũno kana hĩndĩ ĩrĩa tarĩngĩ mũndũ akĩrwara. Tondũ angĩkorwo mũndũ ahurũke na wĩna mbeca akaunti-inĩ. ũndũ wakerĩ nĩndoraga ũgitĩri wa akaunti ĩyo nĩgetha mbeca citigakĩiywo.

Nĩ njereire wabici ya cibũ wa itũũra ritũ rĩrĩa ndiroyaga gĩbandĩ gĩakwa tondũ nĩkĩorĩte. Na nĩndĩracereire wabici ya mũmbunge witũ, rĩrĩa ndĩracokagia mbacarĩ ĩrĩa ndaihũrĩtie. Na bandũ nĩdacereire wabici ya mca witũ, rĩrĩa ndĩraihũragia mbacarĩ.

Motungata ma thirikari kũhĩtũkĩra intaneti nĩmateithagĩrĩa mũndũ kũgĩa motungata na ihenya. Tondu tarĩngĩ ndũrathiĩ kwara raini, wabici-inĩ cia thirikari nĩgetha ũhĩtũkĩrio. Nyingĩ nĩmasafagĩra mũndũ mbeca, tarĩngĩ cia motungata, tarĩngĩ cia gũthiĩ nginya kũu mawabici-inĩ. Na tarĩngĩ nginya mbeca iria ũgwĩtio nĩ andũ arĩa ũgũkora a thirikari, mbeca cia ngungo.

Mũgũri:Kũhaana atĩa mwendia? Mwendia:Nĩ kwega biũ. Mũgũri:Makondo maya maku ũrendia atĩa ta rĩrĩ rĩ haha rĩnoru? Mwendia: Rĩu nĩ Mĩrongo ĩtano. Mũgũri:Hĩ! Mĩrongo ĩtano atĩa na ngwĩciragia nĩ kĩbaũ? Mwendia:ĩĩ tondũ makorobia nĩ magĩĩte goro mũno. Mũgũri:Hĩ! Kĩnyenderie na thate. Mwendia:Aca no ũkire na thate bae mũico. Mũgũri:Thate bae nĩkĩĩ? Mwendia:Tondũ makorobia mena goro mũno. Mũgũri: Nĩ sawa kĩ hingire meerĩ

Njĩra ĩmwe andũ mahũthagĩra kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka gĩcigo-inĩ gitũ, nĩ kũiga mĩkana ya gũtega nyamũ cia gĩthaka. Indo ta thia. Icio ũnginyitwo nĩ thirikari ũgĩcitega, nĩwahingwo kana wohwo mĩaka ĩtano kana ũrĩhe baini ya mirioni igĩrĩ.

Ĩĩ niĩ nĩndigithanĩtie akaunti yaku ya mbiacara na akaunti yakwa ya ũhonokio a mbeca . No nĩũĩ nĩtondu mbiacara nĩkĩndũ ũtangĩhota kũmenya ũrĩa gĩgũthiĩ kana ndũngĩhota kũmenya ũrĩa rũciũ gũgũkorwo, na noũkore nĩwathiĩ hathara . Na wĩigithĩtie mbeca akaunti-inĩ ĩngĩ noũhote gũciruta mbiacara yahara, na wĩke ũndũ ũngĩ wa mwanya.

App cia gĩthomo thikũ ici citeithagia mũno tondũ nĩũkoraga app ĩna maratathi marĩa mekĩtwo nahau thutha nĩ arutwo. Na bandũ nĩikoragwo na nũti cia gũthoma, na bandũ no ĩkoragwo na igeranio na anja ciũria na anja iria citeithagĩrĩria mũrutwo kũhĩtũka kĩgerio.

Ministry ĩrĩa ĩnyitĩte itemi rĩnene harĩ mathĩna ma kĩmbeca ma akenya mwaka ũyũ nĩ ministry ya wendia wa mahiga ma dhahabu. Tondũ ministry ĩno nĩyo ĩna ungumania mũnene mũno. Ũgakora mbeca iria mendia, citiramenyeka kũrĩa irathiĩ.

Kĩrĩa ndoraga ngĩcagũra bengi ya kũigithia mbeca nĩ kana mbeca icio ina maciara kana maciara, kana mbeca icio nĩcirongerereka. Na bandũ nĩndoraga ũgitĩri wa bengi ĩyo, kana mbeca nociũre rĩrĩa itaramenya kana mbeca nociywo. Macio nĩmo maũndũ marĩa ndoraga mũno.

Rĩrĩa njokeirio mbeca citarĩ njiganu nĩ mwedia. Njaragia nake kahora ngamũĩra, ndĩrona mbeca ici wajokeria tacitarĩ njiganu, na no nyede tũtare nawe nĩgetha hangĩkorwo hatarĩ mbeca anyongerere. ũguo nĩguo mũno mũno njĩkaga. No ndĩngĩmũruma kana njarie nake ũru.

Ũkoraga wabici-inĩ cia thirikari, mũndũ nĩaragũĩtia mbeca cia njoherera nĩgetha agũteithie na ũgĩtũmĩra mĩtaratara ya intaneti ndĩkoragwo na ũhoro ta ũcio. Ningĩ mũndũ nĩacĩbaga tũbeca tarĩngĩ ũgakora mbeca iria ũrathiĩ nacio wabici-inĩ nĩwacĩbu.

Niĩ nyonjorithagia mbeca ciakwa na kũiga kambiacara. Ta rĩu ingĩkora na ta ngiri igĩrĩ kana ithatũ, ningũthiĩ njige tũnyanya na tũboga na tũthũkũma tũrĩa mũthenya ingĩona ta magana matatũ ndaruta hathara, nĩ he wiki ĩmwe nĩ ngũkorwo njoketie mbeca irĩa ndaigithĩtie na cio mbiacara, na ũguo nĩguo nyonaga bainda yakwa.

Motungata marĩa maheanagwo nĩ thibitarĩ cia kĩĩrĩu, nĩ ta gũthimwo kana wĩna mũkingi. Ũgathimwo kana wĩna thakame yaku kana nĩĩrahaica, ũgathimwo kana wĩna nda ũgathimwo kana kaana karĩa ũkuĩte nda-inĩ yaku kana nĩ kamũdũrũme kana nĩ kamũtumia. Ũgathĩnjwo okorwo wĩna bata wa gũthĩnjwo. Ũgathimwo hakiri kana wĩmũgũrũki.

Arutwo no magunĩke na gũthoma na intaneti tondũ nĩũkoraga tarĩngĩ hena maratathi marĩa matũmĩrĩte nahau thutha, marĩa mangĩtũmĩra gũthoma namo. Noũkore bandũ kwĩna nũti iria mangĩtũmĩra. Nyingĩ noũkore kũĩna ciũria na aja iria mangĩhũthĩra mageka ciũria icio, makemakĩra o enyewe, kwoguo makahĩtũka kĩgerio na ihenya.

Angĩkorwo thimũ yakwa ndĩraruta wĩra wega thutha wa kũmĩgũra, niĩ ũrĩa ingĩka no njoke kũrĩa ndagũrire thimũ, ngerie kwaria nao kana nonyone majenjerie thimũ ĩngĩ njegega , kana majokerie mbeca ciakwa thiĩ ngethe thimũ ĩrĩa ĩkũngenia handũ hangĩ.

Kũhũra mbica hamwe nĩ wega tondũ nĩgũteithagĩrĩa thutha-inĩ, gĩgakorwo gĩ ta kĩririkano. Harĩa mwarĩ, ũndũ ũrĩa mwekaga. Tarĩngĩ rĩrĩa mwatiga wĩra ũcio kana rĩrĩa, kana mũkaririkana ũrĩa mwakonainie na andũ acio, tondũ marĩ arata aku. Mũno mũno ũkoragwo ũrata na kũiga mbica icio, ũkaririkana arata aku a gatenatene.

Niĩ nĩndĩrakenio mũno nĩtũthamaki tũthaka, na tuthamaki tũu twakĩirwo handũ hega. Handũ harĩa nginya hena mathangũ nathĩ, kana mahuti marĩa marateithĩrĩria na rĩera, ũguo maĩ macio mena rĩera na mahuti macio nomo thamaki nginya ici cirarĩa, ũguo nĩ irio cia thamaki. Koguo handũ hacio nĩharangenia mũno.

kũhũthĩra nyũmba cia gũkũrĩria irio nĩkũega tondũ kũu thĩiniĩ, mũndũ no ahote kũhe maĩ wega, gũtiniaraga mũno. Nyingĩ gũtirĩ na tũtambi ta nyoni ũguo icio cithiaga kũrĩa irio ta mathangũ ma ma mĩmera. Nyingĩ ũtheri nĩũkũhota kũigananĩria ũrĩa ũgũtũma irio ikũre wega

Niĩ nĩngenagĩra ũrĩmi wa mũtukanio ũrĩmi wa mũtukanio mĩgũnda, mĩgũnda-inĩ. Tondũ rĩrĩa harakinya nĩkũgetha ũragetha, taokorwo ũrahadite mboco, ũkagetha mboco ũgĩetagĩrĩra mbembe ikũre nĩgetha. Nyingĩ noũkorwo wahandire mbembe ũgĩtukania kũu gatagatĩ-inĩ na waru, kũngĩgakinyĩrĩra nĩ ihinda rĩa kũgetha mbembe nĩũgũkorwo ũrĩte waru icio. Na ĩyo nĩ bainda.

Nĩgetha kũnyihia wanangĩku mĩtũũrĩre-ĩnĩ itũ, nĩtwagĩrĩire gũkorwo tutegũtũmĩra dawa cia kũrevia, kana tũtegũtũmĩra dawa cia kũrevia kana ka indo ta bangi, mũgũka, indo ta njohi nĩgetha tũkorwo tũri andũ mangĩhota kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ citu nahau kabere.

Ciondo ici rĩrĩa ndarĩ mũnini nĩciathindekagwo nĩ cũcũ witũ, kũrĩa akoragwo na ndigi iria ciĩtagwo cia makongo. Na ndigi icio nĩcio atũmagĩra kũohania, agĩtũmĩra ndigi na tũmĩtĩ tũngĩ atũmagĩra hau kwohania. Na cigakorwo ci thaka mũno.

Rĩrĩa kwĩ na mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ, niĩ nĩnjũkĩraga tene nĩgetha mĩhatĩkano ĩyo ndĩgakĩngorere bara-inĩ na rĩrĩa ndagĩcererwo tondũ harĩa njikaraga ti hanene, nĩnjoyaga kabaithikiri kana ngarĩha nduthi tondũ yo noĩhote gũkĩgera handũ o hothe ĩkanginyia wĩra-inĩ na thayũ mũingĩ.

Niĩ kĩrĩa nyendeire ũtungata ũyũ wa mbathi nĩtondũ nĩtũrĩhaga raithi mũno ũkĩringithania na ta matatũ yaani ũkĩringithania he kĩndũ ũtigagia hau. Nokĩrĩa meneire ũtungata ũyũ nĩ thauti nene ya nyĩmbo na gũkimanithĩrĩrio kũu thĩini yaani gũgakorwo na andũ aningĩ kũu thĩinĩ nginya arĩa marũgamĩte. Rĩu kũngĩgĩa mĩtino andũ aingĩ mũno nĩmahurũkaga kana magate mĩoyo yao.

Ũndũ ũyũ ũrĩ wa gũkuo nĩ gatarũ, nĩwa nĩndamakaga mũno tondũ ndietĩkagia gatarũ gaka no kagere igũrũ wa maĩ, no rĩrĩa twanjirie thabarĩ itũ nĩndakenire mũno. Gũthiũrũrũka kũu igũrũ wa maĩ, tũkenete twĩna andũ arĩa twarĩ nao na ngĩkena mũno na nonyende nginya gũcokera ũndũ ũcio rĩngĩ.

Indo ingĩ cingĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ, nĩ ta ngũ kana riko. Mũndũ no ahũthĩre ngũ kũruga. Mũndũ bado noahũthĩre kĩndũ ta njiko kũruga. Nyingĩ twĩ ciana nĩtwahũthagĩra stovu nathaa ici tũrĩonayo nũtũmĩhũthĩre maguta-inĩ ma tawa. Indo icio ciothe nocihũthĩke.

Niĩ hakwa nĩnyedete macanji macio tondũ nĩmateithagĩrĩria mũndũ gũkorwo na ngothi njega, ngothi, na ngothi ĩrĩa ĩkuĩte, ĩrĩa nguũ ya ũthio ĩkehera rĩu gũgakorwo mũndũ arakenga hĩndĩ ciothe. ũguo nĩguo mawega ma macanji ma ũthiũ.

Kũhe mwana irio nĩkwega tondũ ye ndangĩhota kwĩhe irio nĩgetha ndagaitange ndakanange irio , tondũ ũguo ti wega . Na nĩgetha agĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩguo one nginya wendo wa mũciari wake kana mũndũ ũrĩa ũrakĩmũhe irio icio. Niguo wega waguo.